Mũtaratara wa gĩthomo wa Kenya nĩ mwega tondũ nĩ ũrutaga mĩikaranĩrie mĩega, na ũkaregana na ngũĩ na njĩra ya kũruta andũ gũtũrania na thayũ na kũiguana, kũheana ũteithio wa kĩmeciria na wa kĩmwĩrĩ, gũtũria wĩra wa gĩkundi, na kũnyitana na andũ, gũtũria gĩthomo kĩrĩ na ũgitĩri na gĩtĩo, na kũruta andũ ngumo cia bũrũri na ũhoti wa kũnina ngucanio.

Kaingĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo na mũgũnda kana ũrĩa ũkomborete nĩwe ũthuraga wũigana wa mũgũnda ũcio ũrahũthĩrwo kũhanda irio. Mathuraga kũringana na maũndũ maya: mabataro ma bamĩrĩ hau nĩ harĩa mararĩma nĩgetha merũgamĩrĩre, muoroto wa biacara hau nĩ harĩa mararĩma nĩgetha mendie, ũnene wa mũgũnda na wũigananĩru waguo, kũgĩa andũ a kũruta wĩra na indo cia kũruta wĩra, kũgĩa na maaĩ na kũgĩa na indo cia mũthingi.